Gini en olemo. Olemo ni en olemo michamo. Koro ipure ga kata ipidhe e yore mang'eny. Koro kwa dwoko penjo ang’o ma moko kuom weche kata gik ma osetimore ma isewinjo kuom olemo ni? Gima asewinjo kuom olemo ni en olemo mamit ma kosepidhi to ose ikore ma ogik ndalo ma ikaye, ichame. To gima asewinjo kuome en niya nde oduogo remo e del. Kaka imedo chame to oeklo koro ibedo gi remo mang'eny. Nikech kopure to ichame rembi mondo mi obed matin bedo matek nikech en olemo makelo remo. E momiyo ji bedo advised ni ber ka ochame mang'eny mondo remo obedi e del mathoth. Mondo tuoche moko matindo tindo gi olal e dend dhano.

Ng'ato inyalo puonj e yo maka ma mondo ong'e tijni. Mokwongo, ma en tich mar kayo olemo. Olemo ni osebedo ose ikore maber kabisa kendo gimodong' ne kae mondo okaye mondo otere kata e chiro. Mondo kosetere e chiro to ouse kata mondo okaye otere e ot mondo ji ochame. Koro ng'ato nyaka bed ma ong'eyo ni gini en gima nyaka ket modembore nyaka dembe seche ma ikaye. Koro ng'ato ogolo gigo kachiel ogolo olemo gi kachiel achiel mondo kasto iketo gi kamaber mondo kik gitimre nade mondo kik gikethre. Koro iketp gi mayom maber kabisa mondo obed gimondisore ma inyalo cham.

Ma en olemo mipidho. Olemo ni ilose e aluora wa kama. En olemo ma budho kapok ochiek kata ka pok ochopo kama owinjore mondo okaye. Koro ipidho kodhi e lo. Kose pidh kodhi e lo ro ikawe to ipidhe. To kose ti iketo ne okumba maber mondo mi gimoro amora manyalo kethe jamni manyalo chame mondo ogol. Tiolo ne pi, idoye. Itimo atima kama nyaka obed ma maduong' moromo chiemo. Kosebedo maduong' to kagise chiek gitegno maber tigologi ti kaw gi. Ipono gi e yath. Kosepon gi e yathgi gi no to koro oromo chiemo. Koseromo chiemo tikawe titere e chiro. Kata ukawe tuchame kaka olemo sama use chiemo chiemo motieno kata ma sa abiryo kata samoro amora. Kamano e kaka ilose e aluora wa.

Ma en olemo miluongo ni matunda. Koro matunda ipuonjo ng'ato kaka onego otime. Kisepidho matunda kiseludo matunda ma matunda obedo matunda maduong'. To osechako golo flowers osechako golo. Kose chako golo flowers gi to kanyo e kama koro olembe wuok go kochako bedo maduong' olembe wuok. Koro kosechako bedo maduong' gimi ng'e iketo ni itimo iloso sigingi moko maboyo boyo maboyo boyo mondo mi odhi olagre nikech en olemo ma lagore mondo odhi olagre e wiye kanyo eko. Nikech kopo ni oweye onindo piny to olemo mosechako golo go dhi top koro onego obed gi malo kuma olagore gi malo eko chiek maber mondosore. Nikech kokete gi piny nomulo low to odhi top. Mano omiyo ineno oket ne yiende maboyo kamano eki. Mondo miyo mi ochiek maber kik moko tobi

Ma en yath kendo oyudore alworawa. Kuonde moyudore ahinya gin bunge bunge. Bunge bungegi ema oyudore ahinya kasti itiyo kode kaka yath, kaka gweng'wa itiyo kode kaka yath ni joma onding'gi ramo, konding'i rami to ikawe ting'ade koseng'ade tiswago piene maokono. Koseswag piene maokono, tiwironi e onding'i. Kosewirni i onding'i to onding'i ka ne rami to odhi dok chien. Kaodhi dok chien odhidok piny kas koro owe rami design manoramigo no bochang maber.

Ma e en chwa. Chwa en olemo ma ichamo e aluora wa. Chwa en olemo ma kech kata ma wach ma wach kichame owach e dhok. Kendo kichame to iwinjo kowach idwa ni imi wang'i kama. Koro gini oyudore e aluora wa chwa ni yudore e aluora we. Itiyo kode e ruwo nyuka. Ikete e nyuka. Kosekete enyuka to nyuka dhi bedo ma milimili nikech e gima wach ti madhe. En olemo mamit ahinya ko ket e nyuka mondo miyo madhe mondo obed mamit nyuka obed ma

Ma en olemo miluongo ni mit bilie. Mit bilie ni en olemo ma nyak maber kabisa. Kendo en olemo ma kokete to obudho matin kapok ochako golo kodhi kata mondo ochak nyak ogol olemo ni. En olemo ma kosegol to iye rachar totimo kodhi ma rotenge. Omit. Ikawe kosetegno igole yath kosetegno ti dhi ikuoge. Kose kuoge tichame. En olemo ma yie rachar to en gi kodhi marateng'. Omit otimo sukari.

ma en kudho ma ichielo go dala to kudho michielo go dala ni en ga ,kata awach ni yath michielo go dala kochiel kode dala to ogolo ga olemo olembeni ogolo olemo ma rakwar ka pok ochiek to gin marambulu ka gichiek to girakwar olemoni ichielo go dala to en gi kuthni, gima asewinjo kuom olemoni kudho ni kochuoyi tawinjo ni kudhoni ringo e dendi kochuo kata i tiendi tinyalo yude kata gi e kor tiendi, en kudho ma ok ber mano e kaka obedo ikawe e aluorano ok en kudho maber kendo ok onego ochuoyi, olemo ni jomoko chame ni omit ,to ji ok chame te man ji matin tin ema chame kudho ni ok ber kendo ok onego bed ni ochuoyi nikech kochuoyi to oringo e dendi kendo onyalo hinyi e ngimani.

Chiemo ni en chiemo mwa luongo ni simoki. Seche moko be gibedo gi tong'. Koro kineno king'iyo malo kucho tineno ka nitiere nyanya. Chumbi be en go kasto en gi gimoting'o go nyanya mokingi okingi. Koro gini ichame niya. Ikaw simoki ni ting'ade gi ediere. E ring'o molos maber ma round. Koro iluongo ni simoki. Ing'ade gi ediere. Koseng'ade gi ediere kama gi pala tikaw nyanya mong'ad matindo tindo iluongo ni kachumbari, nyanya mongad matindotindo gi kitungu tiketo e yie kuonde go. Koseket e yie kuonde go e diere kaming'ado no, ti kaw chumbi ti pore. Kise kaw chumbi ti pore tikawe tisoye dhogi ti njake injake. Kisenjake to en kamano e kaka ichame. Kamano ekaka

Ber mang'eny miyudo kuom tiyo tijni, mae en keyo mbolea, Namba achiel kata namba mokuongo, en ni ka itimo tijni to bang'e idhi miyi pesa. Katidhi miyi omenda. Omenda momiyi ni dhikonyi e yoregi mapile pile kaka inyalo ng'iew ne go jou kata nyithindi kata jonyuolni chiemo mondo gicham. To kagise chiemo nikech chiemo igima duong' e ngima dhano. Kegisechiemo togibedo jomoyieng'. Kata pesa no inyalo kaw to ichulo go school fees. To kata machielo inyalo kaw mboleya ni to idhi puro go. Kisepuro go to gimipuro no dhi nyak maber kabisa kendo dhi golo chiemo maber.

Mokuongo ma en ng'ama miyo, mantiere ka kasto ma oyawo wi gari, ma oyawo wi gari. Koro ng'ama miyoni loso gari. Gari otiyo tich matek, tich mar loso gari, gi dho waluongo ni ng'ama osomo tij lwedo, tij lwedo mar loso gari. Gari ni okethore kata nyamburko ni, gari iluongo kata ni nyamburko. Koro nyamburko ni okethore, koro ng'ama miyoni ng'iyo gima okethore kuom gari mondo olosi nikech kose loso mondo gari oringi. Mondo ka gari oseringo to chule pesa ne. Koro ng'ama miyoni loso gari, oloso gari mondo garini oringi nikech garini chal ni en gari mokethore kendo kose lose to odhi ringo maber kab.

E picha ni aneno joma mine mobedo piny to iwuoyo kodgi gi miyo moro mbele kocha. Ma en bura. Bura ka ji obede to ji loso wach maber ji loso wach kendo kuonde ma chandogi iloso maber mondo mi kik chak chand gi kendo. En aput mi kuodhe wach. Kose kuodhe wach to weche bedo maber kendo weche dhi nyime e yo makare. Machielo aneno ng'ama nigi othiwi gach othiwi oting'o go pi. Koro ng'ani en ng'at ma sombo ne ji pi kasto ouso. Bang'e kose uso to imiye pesa. Pesa kata omuom ma dhi konye e ode kata e yore ge mek dich. Koro e picha ni nitiere gik moko ariyo. Mama mawuoyo gi mine wete ne to gi ng'at manigi gach othiwi ma uso pi.

Mokuongo, Kae nitie raia gi police polise. Koro raia omaki, kosemake to iyuaye gi polise. Gimatimore kae en ni jogi nenitie e ng'anyo mamuol. Raia ne nitiere e ng'anyo mamuol. Nikech king'iyo pichani ma Kenya, raia ne nitiere e ng'anyo mamuol ma Kenya mondo mi jatend piny owinjie owinje yuakgi mondo ngima oduoge piny. To koro polisegi omake to to ka polise gin osemake mondo yuaye mondo otere e ejela kosetere kuno mondo dhi omake kono eko maok en wach maber koro, ma jogi ne nitie e ng'anyo mamuol to koro polisegi omake koting'o bade en ok otimo gima rach otero mana ng'anyone eyo mamuol.

Gima bire pacha kaneno pichani en ni yande, kata tijni kaka wawachone, en ni ya, magi dhano monindo piny e lowo. Koro magi jokma onge udi magidage. Koro, ma gin gine gi ginindo kagionge ute to gindindo kamoramora magiyude, ginya ninde bath ndara, e tiye ute, koro ginindo. Ma mio gi nyithinde ario, koro ginindo e lowo piny e bath wall, e bath ndara, ma ikale nkech king'io kanyo tineno ka ng'ato wuotho kalo kamoro kanyo eki. Koro onindo piny nkech oonge kumo nya ninde, koro gin jok ma nindo kumora ma giyudo kendo en wach marach kabisa, nkech jokma chalo kama onego many negi ot mondo gininde, kama ber kabisa, mondo gibede maber ginind kwonde aina go.

Hola kikaw to nyaka jom amiyi hola gi nge gik moko mang'eny manyisoni holani komiyi be in gi nyalo mar duoke kata bende inyalo duoke. Namba achiel ging'iyo ka yoo ma pesa, kata yoo ma omuom wuok go e simbi nikech nitie jok moko mondo mi gior kata pesa kata mondo mi jomoko oornegi pesa tek, koro ing'eni kata, be ioro pesa, be itiyo gi pesa, be itiyo gi simu e golo pesa e rate, e kiwango mane, eeh, mano nyaka ng'i. Kosengiyo ni tobe in gi uweso minyalo chulogo pesa ni bange, be nitie kumaoro ma pesa yaanie, tobe nisaologa moro ma ichulo nikech kane iolo moro to ne ok ichulo tidhi tami nikech in ok nyal miyi hola nikech ok ibi chulo. Koro ing'iyo jokmane oseolo to chulo. Kendo kaka yoo mitiyo gi Mpesa mari kabe inyalo chulo olani kaponi omiyi

Yore ma hola manyachon, nkech seche moko hola manyachon neen niya noken mar omwom kende, to ninyalo mio ng'ato inyalo mio ng'ato chambi, kata bando ni moro kata kata kata mariewa ni moro kata ma rabuondi moro. To mani ole. Koro irito mondo mi kati bro inya mie mogo to omi iduogo kaso im imie ka chieng' moro ibedogo. To mag ma mar sime ni, nyaka ibidwuok gi gimoro e ewie, mamio obedo matek ne jogo nikech jo Garissa, nkech mondo mi o gichaki gigol wii pesa gi moko mondo chako oduok odogne ng'ato okyot. M mano oloyo gidhi gikau ir nyawadgi mo machiegni. Kosakao to odhi dwokone bang'e. Nkech en ng'ama engo kanyo eki kendo en ng'ama ong'e ni engo pilepile.

Kwo eh mag hola eyor on g'ue yamo en gima ne odwa bed malo kabisa. Kendo ne jogi nyalo tiyo gi ong'ue yamo to giwuondi ni gia e kambi moko ma miyoji holagi. To ginyisi ni mondo igol gimoro matin mondo eka gimiyi pesa gimiyi omuom ni, to ne wayudo mano osebedo ni gin joma kwaloji. Kendo puonjo ni, puonjo ji mondo oket ji mondo ong'e ni ong'ue yamo en kama ikwale kendo ng'ato ang'ata mogochoni ni dwaro sichi mag sime ok onego bed ni imiye, mag wecheni mag omenda, ok onego bed ni imiye nikech mago e jok mose yudore ni gin jokuoge. Kendo hola mar simu oseting'o malo , hola mar simu oseting'o malo kuo ahinya kendo ok en gima ber kendo ji onego bed ni opuonji mondo ging'e ni mago kuo maok ber kabisa kendo onego ji kik donjie kata ma.

Gima biro ma en, aput modol kae. Kendo aneno kondik ka ni ma en dhero maduong' mar Kenya, mar kano omenda. Koro jogi e, ma chalo madichuo ni morwako koti ni ma jatelo maduong'. Kokar ka telo maduong' mar kano omenda e Kenya. Kasto wan gi miyo ni be. Koro gintiere e aput matin mar wacho weche ma mabedo ni, debed ni dwarore mondo mi owuoye e yo mar konyo Kenya gi weche mag omenda mondo mi gilosre maber kabisa.

Eh ng'ato ka ng'ato kokau ntie parruok moko maber kendo ing'iyo ni to, ng'ani osebedo ka chulo nang'o. Koseb ng'ii ni ng'ani osebedo ka chudo nang'o ti ng'io kaka inyalo mii ola, kendo imii ola maber kabisa. To jomoko moko bende okber nkech gin kosemigi ola tokgichul, okgiduok pesa no. Kendo magi jok ma thiro weche mag hola, kendo gimio weche mag hola bedo matin, koro okgin mab okgin jok mabeyo. Hola kosemii to onego bed ni idwoke e yoo mowinjore kendo e yoo makare kaka nomiigo, mondo kik ikel weche mang'eny ma bang'e kelo weche mokowinjo.

En gima duong' kabisa kuom bedo gi insurance mar thieth kata okumba mar thieth mar ngima. Kibedo matuo to inyalo teri eod thieth ma thiedhi nono maok ichulo kata omuom kata omenda moro amora. Nikech seche moko inyalo bedo matuo ma pesa monego ichul kata omenda bed mang'eny kabisa sama ok inyal chulo. To sama in gi okumba mar thieth to keto tich mayot nikech koro okumba odhi konyi nikech koro idhi chul nikech in in gi thieth, in ng'ama timo gimoro ni ichulo mos mos cha koro odhi konyi maber. Koro pesani ok dhi tiyo. Idhi thiedhi mana gi okumba ma in go no, insurance nino ema idhi thiedhi godo.

Ka anene jatelo mar dero mar Equity. Dero mar Equity kama ikane pesa. Jatelo ni koro omiyo jopiny ber ma dero mar Equity osebedo kendo gi yore magisebedogo kendo kaka gisebedo ka gidhi nyime mondo jopiny ong'e ber mar dero mar Equity. Otemo uso mondo mi Equity obed gi nengo mondo ji mang'eny be obed ni o rigister kata ondikore kodgi mondi mi gibed jok mabeyo kendo machiwo hola kendo maber e yore mar omenda.

Pek ng'eny kendo pek ng'eny aduwa kaluwore gi kod ohandi. Mokwongo, inyalo goyo ohala to ohala ni ok kel ni nyinyo maber. Kendo ok kel ni nyinyo kaka owinjore obed ni okelo ni nyinyo. Namba ariro, ohala inyalo goyo kasto ikwali. Kokwali to iduogo nyaka e lum. Iduogo piny kabisa. Mar adek, ohala migoyoni gik miuso nyalo kethore. Seche mokethore to ilal lal maduong'. Mano kendo en gimachielo mamiyo ohala medo mapek kabisa. Kata ohala kidwa keto ni ichamo ohandi ni to ibiro bedo gi pek kendo aduwa nikech koro mondo miyo omuom okunre maber ok bibedo kamano nikech omuom ok bi kunore e ahinya.

Ohanda osekonya kendo osekonya aduwa. Ber ne en ni yande. Sama iuso gimoro kata samiuso gimidwa uso gik miuso go kata en mana cham, kata en mana alot to okelo ni. Kaka an auso alot. Saming'ado alot gi nyanya, saming'ado alot to alot kelo ni pesa moro maber kendo omiyi ibedo gi geno nikech omiyi ohala kata omiyi ng'inyo maber ng'inyo maber. Ng'inyo gi inyalo tiyogo e ng'iew kata gimamoko kaka an atiyogo e ng'iew ktingu gik machalo kamani kendo maber kabisa. Kendo ohala ber kendo osebedo kokonya e yore mang'eny kabisa. Nikech omiyo osemiyo achulo nyaka ne nyithinda pesa mar sikul.

Ka aneno tijni to gima biro e pacha namba mokwongo en ni ji jogi miyo ji hola. Chora ni miyo ji hola ma pesa. Mondo mi okony e yore mag thieth mari. Kendo gichiwo ni pesa maber mondo okonyi e yore mag thieth. Nikech jogi gin jok matiyo kuom mar mondo mi gikonyi mondo thiedhi ka chieng' moro ibedo matuo to dhiedhi maber. Koro gikonyo ji gi pesa kendo gimiyi rieko minyalo yudo godo pesa mondo mi ikonyri go e yore gi. To moloyo kata mokwongo en yoregi mag ngima e yore gi mag thieth. Gikonyo go ngima ni eyore aina go

Ungo pesa en gima ber kabisa kendo an aungo pesa e yo makama,e weche mabiro apoya nono. Mokwongo, pesaga akane ong'we yamo mara. Ong'we yamo mara akane kamiluongo ni m-shwari, ma kata ka dich moro omaka, to anyalo ng'iyo kaka ayudo omwom kata omendana ni, ma alo godo dichno. Kamachielo makanee omendana en, e yore mabiro apoya nono en e oda. Nitiere kama aketo kata sanduk moro matin maketo ma akane omendagi mar mondo omi kaponi dich moro oyuda, to anyalo dhi gole kama akaneni ,maloyo go dichni nikech dich mabiro apoya nono ji ok ong'eyo sama onyalo yudi, mano e yo ma ,kaka akano omendana, kata kaka aungo pesa.

Gima kelo mor kae en chiwo mochiw go pesa ma tara gana kata omenda ma taragana mar ne jo Busia mar dero maduong' ko a e dero maduong' mar Kenya. Kae aneno Eugine Wamalwa ka nitiere ka nyaka Women Rep ma iluongo ni Waithaka. Koro ma jogi omor nikech Gideon Moi be aneno ka. Jogi omor nikech. Mae en Waiguru. Jogi omor nikech omi gi pesa kendo omi gi omenda maduong kabisa mondo gitim go ber kata mondo gilos go aluora ma gi ae. Kendo ma miyo gi mor kendo gibuonjo gi ilo ahinya kama gintiere ni. Mano ber kodgi kendo giwinjo maber.

Tijni oselokore kendo ober kabisa nikech ndalo machon ne wating'o omenda e ofuke wa to ne nyalo lal samoro amora. To kata ng'ato ne nyalo kwalo e yo moro mayot. To nyaka ne MPesa gi Airtel donji, inyalo keto pesa kata omenda e MPesa ni e dero mar MPesa. Kikete kae mondo mi ng'ato omayi go kata mondo mi olal tek kabisa nikech in e ma in gi siri mar mari mar golo pesa maneyie kanyono. Koro gisemiyo ji kendo gisekelo nyaka ola makonyo ji kaponi irem gi pesa ni moro to idwa medo to ginya miyi hola kendo konyo ji maber kabisa. Nikech Namba mogik inyalo miyo kata ng'ato inyalo oro ne ng'ama ni mabor omenda. Nikech ndalo machon to kane in gi omdenda ni moro to ne mana ng'ama ni machiegni kodi emani inyalo miyo. But nikech koro MPesa noibiro, ng'ato kata ni mabor manage kodi to inyalo oro ne onyalo oro ne omenda ni kendo motigo kendo makonye maber kabisa e yore ge duto te motimo.

Ma en kungo mar, ma kata miketo, ma ni kamoro mondo mi odongre. Kosedongore to onyuolre keto omenda ni kamoro mondo mi onyuolre. Ber miyudo kama nikech iyudo nyinyo moko e wiye. Ni kisekete iyudo nyinyo moko e wiye mondo mi obi okonyi. Nyinyo ma iketo mar mimii kaka mich mar keto omenda ni kanyo, mondo mi jogo ogo go ohand gi moro mondo okelni nyinyo. Koro nyinyo mabiro e wiye no en gimaber kabisa nikech kitimo kamano to pesa ni kata omenda ni biro nyuolore, biro nyuolore pile ka pile, odiochieng' ka odiochieng' mondo mi obed pesa mang'eny ahinya manyalo konyi.

Gimamedo geno mara mokwongo e wi kaka jachiw insurance mari nyalo kelo kony ,namba mokwongo en ni ya, achulo omenda e odieching' kodiochieng' kata e kiwango kata e seche momiya nimondo achudi. Ka en bang' dwe ka bang' dwe to achulo, mano koro miya mijing'o ni pesana machuloni kata omendana machuloni obiro tiyo e yo makare. Machielo mamiya mijing'o en niyande, jomamoko mosabedo katimo kaka atimoni, koyudo chandruok kata koyudo chandruok moro to ikonyo gi joga insurance koro mano ranyisi maneno, mamiya mijing'o maduong' nikech aneno gimatimore. Koro nyaka an be atim nikech ang'eyo ni ya anbe ,be ka chieng' moro abedo matuwo kata ka gimoro otimorena, to gibiro konya.